Ũgathiĩ obici-inĩ ciao ũkaheo bomu nĩ ũkũihũria maũndũ maku kĩũmbe. Ũgacoka ũgagĩtwara kĩbandĩ gĩaku ũrutithĩtie, karatathi kamwe nĩ ũkũmatigĩra na kabica. Magoca makoya bomu ĩyo magakũingĩria thĩinĩ wa macini yao ya wĩra ĩrĩa marutaga nayo. Rĩu ũgakĩambia kũigithia nao na ũgatuĩka ũmwe wao.

Nĩ macini ĩrĩa ĩhũthĩkaga kũheana ũtungata wa itaneti, kwĩ mũciĩ kana wobici kana o nyũmba ya motungata mangĩ matiganĩte, ũkahũthĩra ĩrĩ ya kũheana ũtungata ũcio wa itaneti.